Koree elenganayioi nakeji orkarot na ore esupatisho orkarot na kenyae ninye etiu nejia nepikisi nkulie dakin napashpasha kulie enda kore na supatisho enye na kisaidia oltungani tanaa nkongu oltungani metaaketaa ngongu oltungani bioto oleng alang enaake, oito aitoki enkae supatisho enye na kenyai aitaa ndaa nenya si nkulie ngwesin aosero aitaa ninye endaa.

Kore naa golikinot naimayie, agira naa aitumiyaa kuna mashinini elashumpa, naa kore nekwe, kore naa kuna mashinini naa maata ng'eno naipirita naa ng'eno naitumiyarie naa aase lgasi alang' naapa naa apake ekwe naitumiyiarita te musano. Kore ake aitoki nkae, kore naa duake ndaki nauni naa lte lchamba naa mata abaki ng'eno naipirita ninche, namayuolo namaata ake abaki ng'eno naipirita neikoni teneturi nkop, namaata sii atoki naa ng'eno napirita ajo kaaji endaa nabo enere duo piipik ana bata.

kore naa ngeno niyeu tene ewon naa etuu ingazu alee siai le mauwani naa keyeu metaa iyelo inia mauwa ajoo kaa aji eenkulipo eyeu nkop nairewa tanaa sii nkop nairobii kore ake otoki nghai tokii naa keyeu metaa iyeloo ldawa lipikpik naa ninshe amitiki naa menya likai kurui tanaa sii nkulie kweeny kore siake nghai tokii keyeu metaa iyolo ajo kaa ajii enkulipo eyeu ninshe pootum naa ninshe ataaz supat ebulu naa niyelou sii tanaa ngamata nabik naa ninshe teinie ewon etuu aaku tayari pitum naa aitai

Kore naa koitei naayaunyie ena siai enkibelekenya tolchampa lai naa ore enekwe, ore naa ngamata nawua aa kuturishoi, noshi ngamata eturitoi ilchambai naa keleku naa oleng amu iltarakita naa intumia naa meitumia naa iltarakita isaai kumok eturito ilchamba. Ore nkiti daikani ake ejing iltarakita ilchamba netur naa neidip ake. Ore sii nkai ngamata duake matejo naa kewo endaa metaa keitaitai, keetai iltarakita oitayu ninye endaa metaa imenkaina oltungani naitayu neitelek naa amu kewuapaa naa eitieu oleng neititu naa nkaa supat oleng

koree duo tanaata roboti tolchamba lai naa koree naa siai naisho ninche naa ele kasi oiroshi naa amu koree naa ninye menauru naa ninye nemeeta si duo enkai daa nanya tanaa nkai mahitaji nayeu ninye payietum naa ninyee ataasa olkasi koo naa metaa oree naa ntokitin nimparaka naas naa ninye neeku oree duuo sanasan olkasi laidim naisho nijo mara leripore naake tenaa omeeta netijingaa naakeendaa olchamba naishoo naa roboti metiripo kewarie amu meilishiu naa ninche nemeyiasayu sii kerip naake olchamba enaa naake nekenyu amitikii ngweny onkulie ngwesin peemeponu naa anyaa

Kore apa mashinini naitumiyari tekulo shambai sapuki, naa kore ng'amata enturore, naa keitumiyari ltaragita ature naa ature nkop peetumi atipik ndaa. Kore sii ng'amata naaku kotuwana meatae duo nchan, neyiari nkule naaji jeneretani nepiki taa ninche petaa ninche nayeu nkare aaponu aabukoki ilo shamba. Kore sii kenya ng'amata naaku kowo naa ana daa, neyiari atoki kule taragitani looponu aitai inia daa etabaka naa ng'amata naitaini, teneaku sii etaa ng'amata naa kowo ninye.

kore naa neikunaritai nkung'urata eenkishu tana murua namanya nanuu mokure naapa eata ltungana naapa kishu kumok naaku miindim duake ltungani ainyangaki nkujita eteyoki naapa metaa nkuni kishu naake taa eata ltungani tanaa duake nkujita elameii eowoo ninyaanki naa nkishu inono nkujita tanaa duake likai kini shampa iata naaku kebaki naake nenia kuni kishu aapeny kore sii otoki tankai bataa kore ale taa lepoto enkishu kotumoki mashinini nalep nkishu naaku kelep naake mashini nkiteng atuwaa ltungani nelepu naake kule aitibiraki naa keraa naa abaki ninye ntoki nasioyoo

kore naa ntoki nanyorieki ana bai naa kera naa ninye ntoki etipat oleng taatua naa loshoo amu kore naa anaa toki ninye naashi epuoi aidong neitainyeki naa sukari noshi naa shaake namati nenyai sii duake ninye etuu nejaa naa kore naa supatisho enye keisho naaduke ltungani nguvu naa tankarake keata ninye nguvu tatua naaku kore ake piinya ninye etuu neja nimat naake inia aree enye naaku keata nguvu oleng neata naa otoki ake inia supatisho amu ninye naake eitainyeki inia sukari namat nkop pooki

Kore naa supatisho ekuna mashini ekulo shambai sapukin naaa minaur naa ninche peeku ore peelo aas orkasi ninaur naake taata aishunye nguvu nejo naa anaure neeku mekure aas orkasi meeta naa ninche ina orkasi naake eess ninche mbakaa naake todua oltung'ani ajo eidipe eneyieu neesi nemeeta siininche najo kaarita shumash naa kanaura maata naa mashini ninche ina bora enkop naikaja keas ninche ombaka neidip